Kalo taa aya ena rishata alimu enkipirta naipirta ena pisha nadolita teneweji. nalo aya enarishata ajo ore tiatua ena pisha adolita inkireeti oo nkapishini nadolita oltungani. ore Kuna kapishini naa siadain oleng amu endaa toltunganak otormasai idol ajo ore ele tungani otii eneweji naa kuna kireeti eitumiyia teneya Kuna apishini alo amir tesokoni ,eishop sii ele tungani dupoto amu ketum iropianin neibelekeny ibiasharani enyenak tiatua Kuna apishini tenemir kuna apishini amiraki iltunganak tosokoni .adol sii ajo yiolo nkapishi ore tenkae weji naa endaa toltunganak ,idol ajo ore nkapishini naaa nabo daa nalo ateru osesen loltunganai tiatua moyiaritin enyenak nishomo sii menoto bioto tosesen lenye makeon toltungani obo. idol sii ajo ore ele tungani naa kenyor esiai enye amu idol ajo kegira ashipakino esiai enye okuna apishini eloito emir pee etum biashara enye .

Alo taa aya ena rishata alo alimu mbarikinot nalo asuj tenejing inkishu olatia lai olokeri lai nabo, alo ninye aya enkata aitutum ormarei lilo lolatia lai oninye nikipuo airo tenebo pee kitumoki aibooi olarabal tiatua oli okeri tenenya inkishu ,alo sii ajoki olelatia lai enarikino peyie epik ilchekuti inkishu enyenak peyie meitoki nkishu aponu angelaa orashu aponu ajing olokeri lai ,naa ina ake peyie etum inkishu nkaek peyie ,amu ore nkishu teneeku jiche ake openy teneeku metii ilchekuti naa eponu ake negil olokeri naa keyau ina olarabal tiatua yiok. ore sii pee alo aitabaiki ilaiguanak naa kaipotu ormarei lenye oormare lai naipotu sii laiguanak ,nikiponu ajing entumo tenebo nikiyiolou kakwa kibelekenyat kiyau peyie kitum aiboi ilaarabal peyie kitumoki aatotoni tenebo nikimbunga tenebo peyie kibooyo ilo arabali lojo apuku tenebo yiook naa kalo alimu ajo ina oitoi esidai tenikipuo asuj tenebo.

Enkai rishata taa ena nalo alimu nkoitoi naasipa ilopisaani tenchoto enkipante ,alo sii ajo ore ilopisaani kumok tidialo orkerembe lekajiado naa kegirae aitobiraa ina siai oleng tenkoitoi naishaa ,aa kainyoo pee ajo inji ,ore ake pee ebau enkata netaa kepuo iltunganak apuo adung enkipante, naa idol ajo ore ene dukuya engas aitayiolo ilopisaani ninche makeon ,nitayiolo iltunganak ajo ore taa enda wiki nalotu naa epoitoi apuo adung enkipante oltungani leitu edung tenapakata natulusoyie naa orkekun lino ele pee ilotu adung ,idol sii ajo ore epoito adung inkipanteni naa eta inkaek enye ,aa kakwa inkaek enye ,teneponu atua security tineweji peyie etumoki aitasheki iltunganak netum enkanyit enye orashu peyie etumoki aitaasa iltunganak peyie epik ilainini peyie etumuko Kila ngae enkata enye nadungie enkipante ,naa yiolo sii ina kipante kesieku oleng amu ore tiatua olapa obo nidol ajo idipa nena kipanteni atushunyenaa ina pee angwar ina siai naasipa lelo opisaani loonkipanteni.

Kalo taa aya enarishata alimu ajo kainyoo adolita tenapisha ,ore enaa enadolita tena pisha etoosho iltunganak olaini neeta sii olaini oingero toranki oibor. itodolu ena pisha ajo ore kulo tunganak naa egira aretena peyie epuo akwet adol ajo ekwetea ena najo peyie elo aasa tene ,naa sidai ekweteta toltunganak aisul tosesen loltungani amu kainyoo pee alo ajo inji ,yiolo enkweteta tosesen loltungani naa kelo aitaa bioto osesen neshet sii osesen loltungani naa idol ajo ,ore sii ninye ekweteta migil oltungani atum moyiaritin osesen ,idol ore ekweteta naa etumoki siininye atareto oltungani aakelo nelaki oltungani ,nelaki lelo tunganak oopuo aakwet. nidol ajo ore peyie elaki oltungani ropiyoani nelotu ,aendelea biashara enye nidol ajo eitu nminye eitumiyia nkoitoki sapukin enaa netum nana roipian aa osesen lenye eke enotie Nena ropiani.